Omitwok chemuch kekoch lakwet asikobit kokoch kimnatet ko omitwok cheu chebololet ngoam lakwet chebololet kokimitu mising akokonyei kobiyo koekeny kora komuch ikochi lakwet omitwok cheu rongorik rongorik kororon mising eng lakwet akokonyei inendet konyor kimnotet mising eng Kila betut ngoee lakwet rongorik koetu akotililit lakwanoto kora

Kwong'set ab ko koraran mising keboishee amun ngikwanye chito ko komamii tukuk cheterter chemuch kokonin kaimutyet tukuchoto much kokonin kaimutyet ikwonyee sang ko tukuk cheu ngokaik ngikwanye eng sang komuch konyikoimin ngokaik mising ikwonye akomochei koam tukuchoto mi kora akot sesenik komuch kopwa konyoimin lakini ngikwany chito eng kot komamito kii nemuch koimin kora kwong'set ab kot ko kararan amun inyoruu tukuk tugul eng yoto akomito akot meset nemuch inyoru eng kot nendeni tukuk chemikoi ikwonchi

Chang tukuk chemuch koyai kebendat piik chechang koanyinyit kosir chito agenge agenge tukuchoto ko neu yo obendi ochang oome logoi ako ngoam logoi ikose ile kararan banda kora muuch oam logoi akororise ko ngororise kora ikere ile kokonyei chito kopaipait lakini yo iwendi chito agenge komamoi chi noome logoi tuwai ara kokonyei komakataranit bada noto iwendi chito

Kiit neyoei kochangaa piik eng komoswek chekilonge Karishek eng saishek che karatarat ko amun piik chechang kopuni boishet eng sainoto ako pichoto punu boishet kochitugul kimachei kwo kaa ako pwonii piik yoto kilonye karishek asikopiit kolany karit sikwo kaa apwoti ale noto amunee sikochang piik eng komosta nekilonye karit eng sainoto karatarat.

ainoshechoto kinyorchini komosta nebo central ko oinet neu Tana river Arthi river ak akot thika river Tana river kopunu komosta nepo abaders akowendi akoi indian ocean ko Arthi river ko oinet kora nepo komonut mising eng komosata po central akomi kora thika river ko oinoniton ko oinet nependii peek chii kopunei kiambuu county ako oinoniton ko nekinyorchini hydroelectric power nepo Nairobi kopoto peek eng' komosta nepo Nairobi

Yutokyu ko ole kikiser kele citizen ngaroo anee nitoni konyo metinyu tukuk chechang agenge koro konyo metinyu steshenit nebo citizen ako steshenit noto kokonu tukuk cheterter tukuchoto ko cheu logoiwek ab emet xhechomei piik mising kokosei amun steshenit noto kochomei piik chechang eng emet ab kenya tukuk alak chepwoni metinyu ko tukuk cheu kipindishek cheterter chekonu steshet nito bo Citizen.

Taonit nekinyoru eng katikati nebo Kenya ak emet nebo Uganda ko taonit nebo Malaba taoni noto bo Malaba komito mpaka nebo emet ab Kenya ak emet Uganda oko taoninoto konayat mising akopendi piik chechang chebo emet ab Kenya konyikoibi tukuk cheterter amun iyoni echek kole komosata kooldoi tukuk eng beit nemi ngweny ineni kobendi piik chechang konyekoole tukuk yundo akoib nyikwada eng emet ab Kenya taoninoto kora konayat ko taonit neetu eng chokchinet mising.

Eng pikchaini komito piik angwanu chetonondos toku kole piik oenk ko piik chepo kanisa komito anyun chito nekanai nekekure Joseph Ole Lenku inendet ko governor nebo kajiado Ako inendet ko governor ne kikobeljigei kicheranoto konyul oeng kiimuch kobeljigei ine kicheret nebo governor eng kenyit ab elibu oeng ak taman ak tisop akobeljigei kora eng kenyit ab elibu oeng ak tiptem akoeng kicheranoto bo governor

Chaang piik chemenyei komosta nebo Rift valley pichoton menyei komosta nebo Rift valley ko mising ko biik chebo kalenjin cheu biik cheu kipsigisiek, nandiek keiyek tugenek ak piik alak che terter. Mito kora akot kokoek komenyei ichek Rift valley mising komosta nebo Nakuru kora Rift valley mito akoi masaek icheget komenyei komosta nebo Rift valley ako komosta nebo narok inyorchini kora masaek.

Kutiit nyu ane ko kutiit nebo kalenjin ako eng kutit noto po kalenjin inyoru ile kikipchei konyil chechang. Eng kalenjin komito Kipsigisiek, mito nandiek , mito keiyek, mito tugenek, mi merkwetek ,mito pokotiek akot piik chebo Elgon chekikuree sabinyek. Anee achame mising kutit noto po kolenjini Ako cham kengalalsoti mising kutit noto ak piik cheechen cheu akot sikiik ak piik chekakoet kararan mising kenai kutit asikopot komapet kutiit nata.

Eng pichait ni ko mii biik che terter ako chito nikanai ane en yu ko William samoeisr ap rutoinendet ko kandoindet nebo emet ap Kenya eng nguni kibit kopelchigei ine kicherani nito po kandoindet ap emet ap Kenya ing kenyit ap elipu oeng ak tiptem ak oeng.

Anee angololi kutuswek somok kityo eng kutit netai nangololi ko kutit nebo kalenjin kutinoto ko kutit nekianai kongetkei amining amun kianae kaa noto kutuswek alak oeng ko nebo kiswahili ak nebo kingereza kutuswechoto oeng ko kianoe anee sukul amun eng sukul keboishe kutuswe choto bo kiswahili ak kingereza kingeresa keboishe akoi kesomone subjetishek chechang kora kiswahili keneti piik amun kiswahili ko kutit nekiboishe eng emet ab kenya

Chaang kokwotunwek eng emet ap Kenya che chamei mising kiprutainik kopendi kokwotunwek choto ko cheu Maasai Mara inyoru ile chome mising kiprutainik komosta amun pendi nyokokerchikei tukuuk cheterter mising ko tiong'ik chebo tumdo ing yundo komito tiong'ik chebo tumdo cheu big five akomito akoi wildbeast .Big five ko tiong'ik cheu ng'etungdo pelek ak alak cheterter kora komito kokwotunwek alak cheu akot komosta neu Nakuru kopendi piik mising komosta nebo lake Nakuru kora eng komosta nebo Naivasha kocham kobendi piik elekikure Hells gate komosata komuch kokerchige piik tiongik cheterter kora.

Chang mising tienik cheachame ane eng kokwenyu ako tienik chemuch ale achame mising en kokwenyu ko tienik cheu biik cheu kimeto inendet ko katienindet nebo keny mising akotieni tienwokik chebo mungu inendet akokororon mising itienwokik chii, tienindet age ko neu sweetstar mito kora tienindet neu Vickybrilian kora ko katienindet nekotokomongu Ako kororon mising itienwokik chii akochome ane katienindet noto mising.

Piik cheibortoi tumwek kwach eng emet ap Kenya mising ko piik chepunu komosta nepo western pichuto po waluya koportoi ichek mising tumwek kwach amun yoe tumdo eng peet akoyae kogerei chitugul amun kitiensot piik tugul ngii chepyosa ngii lakwa anan iichi netya itieni akikere keyachini tumdo werik Ako eng kerenyu ane ko magere ko kararan amun makinaite acchek eng kokwenyo ngalek cheuchotok.

Nitogu en pichait ni ko ketit nebo lokoek ap machunguek, yo imache iyam machunguek iwendi olemi ketit ap machunguek chuto akiton machungwat nekakorur iput machunguek chuto kakoruryo akimete cho tomo koruryo korok iwe nyiun machunguek choto akicheny rotwet itilatil kibwa konyil angwan kokakobit kochobokis iam machunguek choto.

Chitogu en yutoyu ko mbaret, mbaranito kokikikol minutik cheterter mito nguek chebo sukuma chetogu kole kokoymyo kora komito ketit nebo paipaiyat nekakotoi koyamat akine togu kole mito kemeut neo mising eng koronito ineni kakotoi koyomio tuguuk eng imbaret. Po komonut mising keminei nguek eng imbaret ako ngimin nguek komakat ibis atkoyamat koronoto.

Amitwokik chebo kipkaa chekinyorchini bitenyo akomakerge ak chebo komosta age ko amitwokik chebo cheu kimiet nebo kipsongiot kimionoto po kipsongiot koterter mosiy kechopei en bitenyo achek kora komito nguek chebo kipkaa cheu isagek ak isochiik ak tukchekichaptai komakergei ak chebo biik alak. Kora ko tuguuk chenaatin mising en bitenyo ko chego chekikure mursik choto ko chego chekakiteshi mesutik inyoru ile kinyorchini kityo bitenyo akomakerge ak chebo biik alak.

Chaang tuguk cheyoei piik chebo emet nyo mising ko komosta nebo kolset ko ko biik chebo kokwenyo achek ko porien minet ap tuguk cheu njuguuk anan akot ko maembek inyoru ile minei biik chechang tuguk chotok amun komosta nebo kokwenyo achek komach koyamat kidogo ara ineni minei biik mising njuguuk amun njuguuk ko rutu akokororonitu eng komosta neu notok ko njuguuk chu ko ndakakorurio koalda chito konyorchingei chepkondok.

Eng' imbarani kotoku kole kikimiin mosongik, mosongik ko beek chekororon mising' amun ngitinye mosongik komuch iburukte bandek korok ikwany kimyeng'ung' Ako boishonii kokikowalak makou atkinye keny kii atkinye keny kokicham keseri mosongik okorok kekutkut mbaret lakini eng' kasarta nebo raa kokikekolchi landa mosongik makouu atkinye keny bo komonut mising' kekol mosongik amun much ioldoji kampunishek chechobei maiywek kora amun koboishen mosongik kechobee maiywek Ako kora kondealde inyorchigei chepkondok

Inyoruu kole eng kosorwek chechang kocham ngotuyo biik chebunu emet ab Kenya Ako katuyo eng emet nebo sang kotutos kororitos nitoni ko amun eng tai ngonai chito kole ibunuu emet ab Kenya kongen kole chichi ko chii much kengololye kutit agenge Ako kutit nebo kiswahili kora kokerei chito kole kakonyor chii nebunu komosta agenge Ako chii nemuch koit kole tupchet amun ngimii komosta nda imite emet age komakigerin kouyoo ii tubchet ab chii Ara nginyoru chito nobunu emet agenge ko keinyoru tupchengung

Eng pikchait I komi chito nemii koboe kechirek chii kechirechu ko kechirek chebo breed nekararan mising ok kechirek chu keboen eng kaa yo itinye kechirek cheu chutokchu komuch inyorchigei keljin mising amun iyotet ab kechirek komi Barak mising ngobiyong Ako much koiyo agot konyul oeng eng kenyit kochongitu haraka kechirek ane achome mising boishonito amun ngiribchigei kechirek chito komuch ialde kechirek choto inyorchigei chepkondok

Chu tokuu eng pikchait nii ko logoek chebo ovacado kakebut logoe chu eng ketit Ako kakinde bokisit asikobit keib ago kampunit Neboishen logoek chuu Cham ko logoek chuu komuch kechobee tuguk che terter mising ko mwanik Ako eng kaa yo imoche iboishee logoek chuu ko much ibut eng ketit korok itil logoyandanoto tai ko kakorur logoiyat akorok iam anan iteste omitwokik

Yo urerensot lagok ko mising ko kit nemuch koyai lagok koboiboitu mising ko yo ityori kiptulit igere Ile boiboichini lagok mising kotyori kiptulit Ako kaburet noto bo ketyar kiptulit kochomei lagok amun igere Ile Chamat mising katyaret ab kiptulit akot eng piik cheechen amun akot icheget korubei akoi eng TV cheterter yo ityori piiko kiptulit chebo emotinwek chebo sang ko igere Ile kikonaam akichek lagok kocham ureryonoto mising

Yo yoei katunoshengwai nebo kipkaa kokoek kocham kebelei kora bendo kebel bendo kotindoi kelchin mising eng tumdo noto bo kapkokoyo nekikuree rurashio Ako kebel bendo kotindoi kelchin cheterter pichoto belei bendo ko Kwan nebo chepto noto kimochei kekoito koboto werik chi kobelei bendo yo ikonyi sanik koit kaa ko bo komonut mising belt ab bendo amun tukukwach che kikirubei kongetkei atkinye keny

Kanetishet nekikeyoee eng kokwenyo akobo sipitali ko kanetishet nebo ngalek ab koroito nebo malaria piik chebo sipitali koboto CHP ko Cham kobendi kokwet korutochinii komoswek che terter akoneti akobo koroyoto bo malaria akoneti tukche kikirindoi koroyoto ako eng kanetishengwai komwoe kole makat koru chito orit nebo netit asikopiit komasus kibichat kora komakat iiste tumdo eng ole leketee korok ab piik ako makat kora keisto beek anan kekany komaruiyo beek eng ole lekitee koriik ab piik amun ngomito beek koisot mising kibichek okobit kosus piiko konyor koroyoto bo malaria

Eng pikchait ni komi chito netononi eng imbaret imbaranito kotogu kole kikimiin ingwek chebo sukuma ngaroo anee pikchait neuni konyo metinyu tukuk cheterter eng tai konyoni metinyu ngalek ab chepkondok ndealde ngewechu amu ndealde sukuma inyorchigei chepkondok kora ko sukuma komuch inyoruu ngek chekeam konyor bortonging vitamins kora sukuma komuch iputchi akot ngokaikuk ngitinye anan ko kiplengwokuk iboee Ngwee chuto bo sukuma Ako bo komonut mising ikol chito ngwe chuto bo sukuma asikobit inyorchigei chepkondok ndealde iboishee chepkondo choto eng oratinwek cheterter

Nitoni toku eng yu ko segemiat, segemiat kochobei inee kumyat. kumyat Kobo komonut mising eng borto ab chito amun much koyai tuguk cheterter eng tai kotoreti chito yo kaiumian Ako kora kumyat komuch iboishee kotoretin kora yo Amin teget segemiat Kobo komonut mising amun inendet kochobei kumyat ako segemiat kora koutei piich nginam segemiat koutin akomiipiik che ngout segemiat kondindoi tamis kobwonsei